en imaan iih ko ngeme mising ndonyo ngaleek ab tileet nebo olyeet nemii ngony, ndonyo komuchi konguuny olyeet nebo tuguk anan kwoo barak, yechaang bituneet nebo tuguuk iih kochongoitu tuguuk mising en ndonyo ak kogochi olyeet nwoong kwo ngwoony, ye kawoo ngweny olyeet nebo kiit agetugul en ndonyo mising iih ak kobo maunee agetugul iih kobore mugulel nebo kobotiik iih anan ko chemungoroinik iih cheyoe mungaranaat iih ak kigochi kotiil kochuchuch gee amuun megochin mungaranaat boiboiyet iih anan kogochi kelchin agetugul.

Aliet Nebo ndonyo kongem mising anan kotaret mising' en tilet Nebo Ager anan asirte ngotko awendi akole minutik akwei akoba amune cheatinye chemi ngweny aliet Nebo tuguk en ndonyo kobaru Kole en betushek tutikin chemi tai kowendi tutikinitun tuguk choton akoi kokachin Koba Barak aliet asirtoi anan anai Ayib baishet akol minutik choton en baraindo nekanyoru ako Yemi ngweny aliet kobar Kole regu konekit.

Eng' iman ii ko eng nguno ak eng betusiek che kokosirto, ko kokowo barak mising' alyet ii nebo taritik cheu ingokiet ii, batait ii, kulungulut ii ak terkekiat. Ni kokikon maket ne ki oo ne kimi siro kosir taritik che kibitu, eng kenyini ko kowo barak mising' alyet nebo ngokiet eng' ndonyo, ni ko amu kokoboisie piik ngokaik mising ii, ako mi barak mising alyet nebo ngokiek eng' ndonyo ako chobot alindet konyor kiit ake tugul sokonyor, mi tumdo kora nebo lemek ne kokokochi ngokiet....

en imaan iih ko en betushek chegokosirto ko kogowaa baraak mising olyeet nebo omitwogik en ndonyo ago kogogochi kogoromiit mising temishet nebo kiagiik, omitwogik chebo ngogaik ko kogolaany mising, ngomaribgee chito komuche koaal omitwogik chebo tugeet chebo ngongaik ak kobaeen ngogaik choton en oroweek somok anan ko angwaan ago en leet yeaa esabuuk iih konyoru kogoboishen chepkondook chechang en omitwogik iih kosiir chegonyoor yegaalda ingokyeet, ni ko kogogochi kwo baraak mising olyeet nebo kiagiik iih mising ko tuga, nego, kechireek ak ngo,,